Tekinoronjĩ nĩ ĩgũteithĩrĩria harĩ kũrehe ũgima mwega wa arutwo na aarimu. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ akorwo agĩteithĩrĩria arutwo gũkorwo magĩthoma na magakorwo makĩhĩtũka, nĩ megũkorwo na ũiguano mwega na magakorwo magĩteithania hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthoma. Tondũ mũrutwo nĩ egũkorwo agĩkenio nĩ ũrĩa mwarimũ ũcio arakorwo akĩmũthomithia. Ũguo agakorwo akĩmũhe gĩtĩo na kũruta wĩra ũrĩa aheo nĩ mwarimũ. O ho mũrutwo nĩ egũkorwo agĩkenerera kĩrĩa arakorũo agĩthomithio nake mwarimũ agakorwo agĩkena tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo egũkorwo agĩkena nĩ gũthomithio nĩ mwarimũ ũcio, nĩ egũkorwo akĩhĩtũka na mwarimũ ũcio agakorwo akĩona moimĩrĩra ma mũrutwo ũcio nĩ mega. Ũguo ũcio nĩ ũgima ũmwe mwega wa mwarimũ na mũrutwo. Ningĩ mwarimũ no akorwo akĩhe mũrutwo ũcio mũigananio kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti kana gũkorwo akĩmahe igeranio kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti na gũkorwo akĩmũtũmĩra na anja na ciũria ciake.

Mathomo na njĩra ya intaneti no makorwo me mega tondũ rĩngĩ mwarimũ no akorwo ndegũkorwo akĩingĩra kĩrathi na akorwo na bata ũngĩ. Ũguo agakorwo na ũhoti wa gũkorwo agĩthiĩ na mbere na gũthomithia arutwo ake akĩhũthĩta njĩra ya intaneti. Na ũũ nĩ kuumania na thimũ cia kũingĩra intaneti ũguo magakorwo na ũiguano na arimũ acio. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩthomithĩrio njĩra ya intaneti, kana magatũmĩrwo maratathi kana ciũria kana aanja kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti, arutwo no makorwo na ũnyitanĩrĩ na makorwo magĩĩka maratathi mau na ciuria icio. Ũguo mwarimũ agakorwo na ũhũthũ mũno wa gũthomithia tondũ kĩrĩa arakorwo agĩthomithĩria njĩra ya intaneti arutwo nĩ marakorwo makĩnyita. Ningĩ njĩra ya kĩrathi rĩ mwarimũ no akorwo akĩoya mahinda maingĩ gũkorwo agĩthomithia ibuku rĩrĩa abatiĩ gũkorwo agĩthomithia gwa kahinda ka mwaka ũmwe. Ũguo akĩhũthĩra njĩra ya intaneti no akorwo agĩthomithia ibuku nuthu na njĩra ya thimũ na ibuku nuthu na njĩra ya kĩrathi.

Tekinoronjĩ nĩ ĩrakorwo ĩgĩteithĩrĩria andũ tondũ rĩu nĩ ĩingĩrĩtio nginya gĩthomo-inĩ gĩa cukuru cia mũthingi. Ũguo arutwo a thukuru cia mũthingi magakorwo magĩthomithio njĩra cia intaneti marĩ o anini. Ũguo magakorwo na ũhũthũ mũno wa gũkorwo makĩnyita ũhoro ũcio wa intaneti na magakorwo rĩngĩ magĩthomithio nĩ arimũ ao makĩhũthĩra njĩra ya intaneti. Ningĩ no makorwo makĩheo ciũria makĩhũthĩra njĩra ya intaneti, kana makaheo App irĩa mangĩhũthĩra gũkorwo magĩthoma nĩ arimũ ao. ĩria arimũ ao mathuthurĩtie na makamenya atĩ nĩ cirateithia arutwo. Ũguo makerĩra arutwo ao kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti na kũmathomithia ũrĩa App icio cirutaga wĩra. Na arutwo magakorwo magĩbuata arimũ ao ũguo makoimania na kũgĩa moimĩrĩra mega. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa arutwo a cukuru cia mũthingi mathomithio ũhoro wa intaneti, no makorwo makĩhũthĩra njĩra icio cia intaneti gũkorwo magĩthoma kĩrĩa matakoretwo matakorirwo makĩnyita hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ akoragwo agĩthomithia kĩrathi.

Thirikari nĩ ĩingĩrĩtie gĩthomo kĩa ndinjito cukuru-inĩ cia mũthingi hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo makĩhe arutwo a cukuru cia mũthingi reconi cia gũthomithia ũhoro wa tekinoronjĩ na ningĩ magaokwo makĩheo thimũ na na rambu cia gũkorwo magĩthomera ũhoro wa tekinoronjĩ. Oho thirikari nĩ ĩheanĩte thimũ iria arutwo a cukuru cia mũthingi marĩhũthĩraga gũkorwo magĩthoma hĩndĩ ĩrĩa me cukuru na magakorwo na magakorwo magĩteithio mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwarimũ e gũkorwo akĩenda kuonia arutwo rĩngĩ nĩ maratathi kana mbica kana bindiũ ciĩgiĩ gĩthomo, ciĩgiĩ reconi ĩrĩa arathomithia no akorwo akĩmonia kũhetũkĩra njĩra ĩo ya thimũ icio. Ũguo thirikari nĩ ĩteithĩtie harĩ gũthomithia kwa thukuru cia mũthingi na thukuru cia mũingĩ mbandũ. Ũguo cukuru cia mũingĩ cigakorwo na maumĩrĩra tondũ hĩndĩ ĩrĩa thukuru icio cia mũingĩ ciakorwo cikĩreherwo mawega mau ma kũhetũkĩra tekinoronjĩ, nĩ marakorwo makĩagĩria gĩthomo kĩao na magakorwo makĩagĩria maumĩrĩra mao ma kĩgeranio.

Mĩtaratara ĩyo ya gĩthomo kĩa intaneti nĩ ĩgĩteithĩtie mũno maumĩrĩra ma arutwo arĩa marĩ icagi-nĩ, tondũ rĩngĩ arĩa me icagi-inĩ, arutwo amwe ni makoragwo mategũkorwo makĩingĩra cukuru-inĩ cia boarding, ũguo magakorwo magĩtĩra thukuru rĩmwe na rĩmwe na magakorwo makĩaga gũthiĩ irathi, no hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩhũthĩra thimũ ciao na njĩra ya intaneti, nĩ makoragwo makĩrora kĩrĩa mwarimũ akorwo agĩthomithia, na rĩmwe magakorwo makĩnyita na magakorwo makĩagĩrithia maumĩrĩra mao. Ningĩ nĩmakoragwo makĩona thĩna, tondũ ti arutwo aingĩ thukuru-inĩ cia icagi-nĩ makoragwo na thimũ ici cia kũingĩra intaneti, ũguo magakorwo na ũritũ wa gũkorwo atĩ nĩ marakorwo magĩthoma kũhetũkĩra njĩra ya intaneti na magakorwo makĩona moritũ maingĩ, tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo nacio-rĩ rĩngĩ nĩmagaga mbeca cia kũgũra kandi getha makorwo makĩingĩra intaneti na magakorwo makĩũmĩra mũno, no hĩndĩ ĩrĩa mona kandi nĩ makoragwo makĩongerera maumĩrĩra mao thukuru-inĩ.

Yunibacĩtĩ no cinyite mbaru gĩthomo kĩna ũnyitanĩri na ũteithio kũrĩ arutwo kuma mĩena yothe, tondũ no makorwo makĩmarehera ũteithio kuma macukuru-inĩ ma yunibacĩtĩ, na magakorwo magatũma arutwo moke na makorwo magĩtara arutwo arĩa me cukuru-inĩ cia cekondarĩ kana primary na magakorwo makĩmera atĩ na kũmahe mwĩhoko atĩ, maica ma yunibacĩtĩ no magarũrĩre mũndũ na akorwo akĩona wĩra kũringana na gĩthomo kĩrĩa ena kĩo, na kũringana na wĩra ũrĩa ũrĩa mũndũ ũcio akoretwo akĩrirĩria. Oho no makorwo makĩmahe mwĩhoko atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo na ndigiri yake no akorwo akĩruta wĩra na oro ũndũ ũmwe akorwo no arathoma, akĩhũthagĩra njĩra ya intaneti na gũkorwo akĩgacĩrithia maica make. Ningĩ gĩthomo kĩna ũnyitanĩri, yunibacĩtĩ no ĩkorwo ĩkĩhe arutwo othe mweke arĩa makinyanĩirie ikĩro, mamahe mweke wa gũkorwo magĩthiĩ nambere na gĩthomo kĩao kĩa yunibacĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa makorwo makĩrĩkia gĩthomo kĩao gĩa cekondarĩ.

Gũthomithania kwa arimũ kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti nĩgũteithĩtie arimũ kũhũthia wĩra wao hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthomithia arutwo irathi-inĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩthomithia arutwo makĩhũthĩra njĩra ya intaneti, hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩthiĩ kĩrathi-inĩ, arimũ no gũtarĩria makoragwo magĩtarĩria ũrĩa marakoretwo magĩthomithia, na magakorwo makĩmonia kũhĩtũkĩra njĩra ya mĩhano getha makorwo getha arutwo makorwo makĩnyita kĩrĩa marathomihagio na njĩra ndaya. Ningĩ arimũ no makorwo magĩtũmĩra arutwo vidiũ kana maratathi kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti na maya nĩmo mangĩtethia arutwo gũkorwo magĩka maratathi mau na gũkorwo makĩhara kĩrĩa makoretwo magĩthomithio. Ningĩ arutwo no makorwo na ũguni tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩtũmĩrwo vidiũ na mbica, no makorwo magĩciga thimũ-inĩ na magakorwo magĩcitũmĩra thutha-inĩ ũcio gũkorwo magĩcokera na magakorwo makĩnyita kĩrĩa marathomithio na njĩra ndaya. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa arutwo makorwo mahũthĩra njĩra ya intaneti gũthomithia nĩmanyitaga narua na magakorwo makĩagĩrithia gĩthomo kĩao.

Mũtambo wa tekinoronjĩ wa intaneti ũrĩa ũrahũthĩrwo nĩ ũrateithia arutwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩhũthĩra mũtambo ũyũ wa AI, nĩ arakorwo agĩteithĩka. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa akorwo akĩremwo nĩ kĩũria, no akorwo akĩhũra mbica kĩũria kĩu na agakorwo akĩonio anja kũringana na ũrĩa arenda. Ningĩ no akorwo agĩteithĩka tondũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo atũmĩirwo ciũria na ndarona wega, no akorwo akĩhũthĩra mũtambo ũyũ wa AI. Na agakorwo akĩonio kĩũria kĩu na njĩra ya wega tondũ AI nĩ ĩrakorwo ĩgĩteithĩrĩria kuonania indo irĩa citaroneka wega. Ũguo mũrutwo kana mũrutani agakorwo na ũhoti wa gũkorwo akĩhũthĩra ciũria icio wega na agakorwo akĩgacĩra. Ningĩ mũtambo wa AI nĩ ũrahũthĩrwo mũno mũno nĩ arutwo mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa matararirikana kĩndũ kĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa matararirikana kĩrĩa mathomithĩtio thĩinĩ wa topic ĩna nĩ marakorwo makĩhũthĩra mũtambo ũyũ. Na magakorwo makĩririkania na njĩra ndaya.

Maũndũ marĩa mareyumĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩhũthĩra mũtambo wa AI wa ChatGPT, nĩ harakorwo na ũguni tondũ hĩndĩ ĩrĩa ekũhũthĩra ChatGPT nĩ arakorwo agĩĩka ũthuthuria wake wĩgiĩ gĩthomo kana wĩgiĩ ciũria fulani, ĩrĩa ĩramũteithia gũkorwo agĩthoma na gũthiĩ nambere na kuongerera ũmenyo wĩgiĩ kĩndũ kĩu. Ningĩ ChatGPT nĩ ĩrakorwo ĩkĩongerera ũmenyo wa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa egũkorwo akĩmĩhũthĩra gwetha maumĩrĩra kana gwetha ũmenyo ũngĩ thĩinĩ wa ChatGPT. Na agakorwo akĩongerera maumĩrĩra make ma gĩthomo thutha-inĩ ũcio tondũ hĩndĩ ĩrĩa ahũthĩra App ĩyo, rĩngĩ nĩ mathabu arenda gũkorwo akĩonio nĩ arakorwo agĩtaarĩrio wega ũrĩa ithabu rĩu rĩĩkĩtwo na nginyanagia ũrĩa answer yonetwo. Na agakorwo akĩnyita ũhoro ũcio narua tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo arutwo angĩ megũkorwo makĩhũthĩra intaneti, nĩ marakorwo makĩnyita gĩthomo narua ũkĩringithania na ũrĩa manyitaga kĩrathi.

App cia thimũ andũ nĩ marahũthĩra getha makorwo makĩongerera ũmenyo wao makĩhũthĩra thimũ, na magakorwo makĩhũthĩra mĩtambo ya intaneti, getha makorwo makĩgĩa na ũmenyo. Ningĩ magakorwo makĩmenya kĩrĩa mategũkoretwo makĩmenya, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo agĩthoma kũhĩtũkĩra mabuku, akona kĩndũ atarakoretwo akĩmenya. No akorwo akĩhũthĩra intaneti gũkorwo akĩhũthĩra App cia thimũ, gũkorwo akĩrora kĩrĩa ataranyita kũhĩtũkĩra ibuku-inĩ rĩu. Ningĩ agakorwo agĩetha ciũria irĩa angĩhũthĩra gũkorwo akĩrora, gũkorwo akĩongerera ũmenyo na gũkorwo akĩmenya ciũria irĩa ciũkaga kũhĩtũkĩra ibuku kana kũhĩtũkĩra ũmenyo ũrĩa ekũroraga App-inĩ icio cia thimũ. Ningĩ App cia thimũ no citeithagia mũndũ tondũ no ahũthĩre hĩndĩ o yothe e ngaari-inĩ kana e nyũmba ategũtinda akĩoya mabuku kana gũtinda agĩetha karamu, getha akorwo akĩandĩka, akahũthĩra cia thimũ agĩthoma.

Gũikia mahoya yunivasĩtĩ-inĩ nĩ kũhũthĩtio tondũ rĩu mũndũ nĩ arakorwo akĩhũthĩra njĩra ya intaneti. Na agakorwo akĩrora yunivasĩtĩ ĩrĩa ekwenda na kĩrĩa marathomithania. Ningĩ mũndũ agakorwo akĩheo mweke wa gũkorwo akĩrora ũkinyanĩru wa yunivasĩtĩ ĩyo na agakorwo akĩmenya atĩ yunivasĩtĩ ĩrĩa arenda gũthiĩ nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro irĩa arenda. Ũguo agakorwo akĩingĩra na agakorwo akĩhoya kũhĩtũkĩra intaneti. Na ũyũ nĩ ũndũ ũteithĩtie tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ angĩkorwo ekũraihu na yunivasĩtĩ ĩyo to nginya akorwo agĩthiĩ kũu getha akorwo akĩhoya ihoya rĩu. Ũcio nĩ ũndũ ũhũthĩtio mũno tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo akĩhũthĩra njĩra ya intaneti, nĩ akoragwo akĩiga mbeca irĩa angĩkorwo akĩrĩha cia gũthiĩ fare na agakorwo na ũhũthũ mũno wa gũkorwo akĩingĩra yunivasĩtĩ ĩyo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo ahoya ihoya akĩhũthĩra intaneti no ũhũthũ mũno gũthiĩ kuo na kũingĩra.

Mũtambo wa tekinoronjĩ nĩ ũrutĩte gũthomithia njĩra ĩngĩ ya coding ĩrĩa arutwo marakorwo kana andũ marakorwo makĩhũthĩra, getha makorwo makĩruta wĩra wao na njĩra ya intaneti. Na magakorwo makĩruta mawĩra mao na njĩra hũthũ mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkorwo akĩhũthĩra coding no akorwo akĩruta biacara kũhĩtũkĩra njĩra ya intaneti. Na agakorwo akĩendia indo na kũrĩhwo indo icio na gwĩka mathabu o ro intaneti-inĩ, ategũtinda akĩoya karamu kana gũtinda akĩaranĩrĩa na mũgũri. Tondũ mũgũri no gũtũma egũtũma kĩrĩa arenda na akorwo atũma mbeca. Mwendia no kĩndũ kĩu mũgũri arenda ekũmũtũmĩra na makorwo magĩthogorana na njĩra nguhĩ, makorwo makĩmenyana na kũneana indo icio. Ũguo coding nĩ ĩteithĩtie andũ aingĩ kũhũra biacara tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahũra biacara na njĩra ĩno nĩ ũrakorwo na ũhũthũ mũno wa gwĩka mathabu maku.

CBC nĩ ĩingĩrĩtie gĩthomo kĩa ndigito mĩbango-inĩ ya gĩthomo. Hĩndĩ ĩrĩa arutwo a CBC megũkorwo magĩthomithio taranda ciao na magakorwo magĩcimenya marĩ o anini. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo agĩthomithio taranda arĩ o mũnini, n egũkorwo akĩmĩrutĩra wĩra na agakorwo akĩmĩmenya makĩrĩa tondũ hĩndĩ ĩrĩa wamĩthomithia nĩ ũkũmĩenda tondũ nĩ ũramenya ĩyo nĩyo taranda yaku. Ũguo ũgakorwo na ũhũthũ mũno wa gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kũmĩthomera na kũmĩagĩrithia. Ningĩ nĩ marathomithio ithomo irĩa cirathomithio cirathomithagio mathukuru-inĩ ma sekondarĩ na mayunivasĩtĩ. Ũguo mũrutwo akiuga nĩ akinye yunivasĩtĩ agakorwo akĩmenya kĩrĩa athiĩ gũkorwo agĩthoma. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa aingĩra yunivasĩtĩ no gũkorwo egũkorwo agĩthiĩ na mbere na kuongerera gĩthomo kĩrĩa enakĩo, kĩĩgiĩ kothi ĩrĩa athiĩ gwĩka. Ningĩ ũgakorwo na ũhũthũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩcagũra kothi yaku tondũ wamĩmenyire ũrĩ o mũnini na ũkĩmĩenda kwambia kũmĩthomera hau hau.

Aruti a wĩra gĩcigo-inĩ gitũ a aruti a wĩra a ũgima wa mwĩri nĩ marĩ na mĩbango ya gũkorwo magĩthondeka andũ mĩrimũ yothe, na magakorwo makĩmateithia na kũmatangĩkĩra. Tondũ ihinda rĩa mũndũ agĩkorwo agĩthiĩ kuo nĩ marakorwo makĩmatangĩkĩra narua na magakorwo na makamarehera ndawa irĩa andũ othe marakorwo magĩbatara. Ũguo magakorwo na ũhũthũ wa gũkorwo magĩteithĩrĩria andũ arĩa marĩ na thĩna wa mwĩrĩ. Ningĩ magakorwo makĩmahũthĩria moritũ magũkorwo magĩthiĩ kũraya na mũciĩ getha makorwo magĩtungatĩrwo na njĩra ndaya. Ũguo magakorwo na ũhoti wa gũkorwo makĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ oro haha hakuhĩ nĩ megũkorwo mategũtinda makĩrĩha fare kana gũtinda makĩhũthĩra mathaa maingĩ gũthiĩ thibitarĩ. Ningĩ magakorwo magĩ saving mathaa tondũ rĩngĩ mũndũ no akorwo ahinyĩrĩrĩkite muno kũringana na mwĩrĩ wake.

Niĩ ndĩ mũrĩmi wa macungwa na hĩndĩ ĩrĩa ngwenda macungwa makwa makorwo magĩkinya Tanzania, nĩ ngoragwo ngĩgetha mĩgũnda-inĩ na ngaandĩka andũ getha makorwo macungwa kwa ũingĩ. Getha ona hĩndĩ ĩrĩa megũkorwo magĩthiĩ Tanzania nĩ ngũkorwo ngĩikia mbeca mũhuko ona ngĩringithania ona ndarĩte nginya fare. Ũguo nĩ ũbataranagia ngorwo na motor car ya ũrĩa hũthĩraga gũkorwo ngĩtwara macungwa Tanzania. Ũndũ wa mbere magethwo nĩ ngoragwo ngĩmarora ngĩcagũraga marĩa mega na marĩa maagĩrĩire thoko-inĩ. Ũguo ngakorwo ngĩcagũra maingĩ na gũkorwo ngĩmekĩra ngari-inĩ ĩyo. Magakorwo magĩkuo nĩ ngari ngakorwo ngĩmakua na ngari ĩyo na kuuma namo ĩmwe kwa ĩmwe nginya bũrũri wa Tanzania. Ndakinya kũu ngakorwo nĩ njethete andũ arĩa ngũkorwo ngĩtũarĩra na hĩndĩ ĩrĩa ndakinya kũu ngakorwo ngĩmanengera o mũndũ na marĩa macungwa marĩa ekwendaga. Na kuumania na hau ngakorwo ngĩneo mbeca ciakwa na gũkorwo ngĩcoka na motor car wakwa gũkũ ndĩna mbeca ciakwa.